E juma ma osekalo, pok awinjo maber edenda kaluwore gi tije ma osebedo kang'eny e mbele na. Asebedo ka amondo e tich odiechienge ang'wen moluwore kamondo chiew kendo mondo chiewni osemiyo kabet piny to wengega yuso ayusa pok abedo gi kwe nikech asefuwo nindo. Mar ariyo e mondona chiew, ase bedoga kamondo chiew ka atiyo tije mang'eny. Tije mang'eny gi osemiyo denda onge kwe. Awinko ka denda onge kwe an gi wich bar ma koni gi kocha mokrum to kendo wiya ok okwe. Kamoro amora mawuothe to olono ema pod nenore kendo olono ema pod nyisore kaponi awuotho kata poni achung', to kata mana kabet to denda nyiso holo moro. Koro e juma mose kalo pok awinjo kwe maber e denda. Kaluwore kendo gi kaka ne jirani oyanya kane jamni wa okalo omuomo kadhi e puothgi be. Ayenje mane owachona ok obedo ok awinjo kosebedo na maber. Emomiyo akwayo ni mondo jolony omiya lony kony eweche

Kadi mar okumba en kadi ma ichulo dwe ka dwe, mondo iyud okumba mar thieth ka po ni two omonji. Kadi ni inyalo bedo ni ichule, kata kadi ni inyalo bedo ni ichule dwe ka dwe. Ichule ne sirkal kata, ichule ne jochiw okumba mar thieth mar ji giwegi. Koro ka po ni itwo, kata two omonji, tidhi osiptal ma iyudo thieth, osiptal midhie, mithiedhie no, osiptal mithiedhi e no, ema idhi, idhie, kosethiedhi to gioro message, kata gioro wach ne jogo ma ingádo godo ga okumba mar thieth. Ni two ogoi, kendo orwaki e osiptal inindo, kata othiedhi to idok ot. Koro ka giseoro, to jogo ma ichulo ga okumba ne gin, mi chulo ga okumba irgi ka, oro pesa machung' ne thieth kata makao ting' mar thieth ni no te. Koro nitiere thieth moko ma ma okumba chulo te, to nitiere moko ma chuno ni nyaka igol pesani eka ichul. But mano eka kadi mar okuma mar thieth tiyo.

Maeki en kek. Kaka anyalo chamo kek en ni, kek kose ketie san kata e gima olose, anyalo kete e san, kasto angáde. Ka asengáde gi uma, to akao kijiko ma an godo, kata kijiko ma rafuok, ma an godo, miluongo ni fork kata kijiko ma rafuok. Kasto achwoyo e kek ma asengádo pieces ma oromo dhoga tachamo. Kata anyalo kawo kek kaka koro mosengádi, takwanyo gi lweta, ka aselwoko maler, to akwanyo gi lweta ta kao to asoe dhoga to achamo. To ka ok kamano kendo, ka po ni lweta olil, anyalo kawo serviette kata otas moro maler, bende atiyo godo e chamo kegni mondo awinj ndhadhu ne. Ka asengáde gi pala to anyiele kolware e otasno kata e serviette no, kata e otas mayom, ma anyalo kete, ma abane godo kasto achamo. Kamano e kaka nayalo chamo kegni.

Ka dwa loso chiemo mar ringó gi chapat, akawo ringó kasenyiewo, to aluoko maler, angádo angádo. Kaseluoko maler ma angádo, to akawe to akete e sufria bende ma aseluoko maler, to akao kendo kata jiko to akao chiembani takete toaume. Gi chumvi kaseole iye, gi dania, ok dania, gi kitungu mar saumu ka asengáde iye kod tangawizi bende kasengáde iye, ochwakore godo ma pige cha dwon. Ka pige cha osechako dwono motwo, to akao mo to aolo e ie, taloke godo molokore marabuor moromo. Takao kitungu tangádo, kasengádo kitungu, tangádo nyanya, kata aketo nyanya maoregi kata nyanya ma olosi kaka paste to achiele godo, to aloke godo, to ka osechiek maber, to akete e san. Kasto ka an gi ngano na bende, akao chumvi, gi mo, gi pi maliet, to abago ngano na ni maber, mayom moroma tedo, to apogo e portion, portion, ka asepogo to a roll e to atede e pan na mane aseluoko maler. Aloke, ka aseloke, to akete mo to achiele to obedo mayom ma, ma olokore marabuor, ma ok owang'. To a serve gi.

E tich mar pidho gweno, kata pur mar pidho gwen manyuol, gige tich madwarore mokwongo nyaka ibed gi gweno owuon midwaro pidho no. Nyaka ibed gi kama idwaro pidhe gwen. Ot mise gero ma gweno ka gweno dhi bedo ka dake, kendo moger maber ma tong' ka po ni gweno onyuol to ridre maber ma ikwanyo. Ngáno ma biro bedo ka kwanyo tong' gwen go okinyi ka okinyi dwarore. Kendo ka kama gwen go dhibedo ka modhe, bende dwarore. Yath mipidho godo gwen gi, kata ma iritogi godo, mondo twoche manyalo goyo gi koni koda kocha ogeng're bende nyaka bedi. Nyaka ibed gi pi ma ibiro bedo kimiyo gwen gi. Chiemo molosi ma nyangafu magwen gi biro bedo kagichamo mondo nyuol di omedore, kata kendo mondo dendgi bende ogerre. Kama ikete chiemo ni bende dwarore. Odwaro lony mar ni chiemo mane maber, lony mar ni ingéyoni chiemo mane maber gi gwen gi. To mane ma ok ber kodgi. Mane ma inyalo miyo gi medre piyo, kata gichwe piyo piyo, kata mane ma ok ber kodgi. Mano endo kendo en lony madwarore.

Mor mokwongo maneno kae kelo kuom gi ni en riwruok ma dhano oriworegodo joma mon nyaka joma chuo obedo kanyakla kagiriwo paro giloso kendo gitimo paking mar michele mar Mwea. Mar ariyo gima kelo mor en chiemo mar michele mar Mwea. Okelo mor nikech en chiemo ma ji chamo. Kendo ogero del. En achiel kuom carbohydrates madwarore mondo ocham mondo del omedre lata mondo mi chiemo ng'ato bed gi mijingo ma ko chiemo. Kasto gima kelo mor kendo en ni tijni en tich machalo kaka koro ohala. Ji yute kendo pidho godo oganda gi kendo giyudo balang' matindo tindo ma ginyalo yudo gichopo godo dwach gi. Kasto mar adek kendo en ni gima kelo mor e masinde miloso godo michele gi nikech ineno ka gin gigo motudi mopogore opogore. Koro dhano nyalo biro mondo nya mondo one ni to gini iloso kamanage to michele mar Mwea ni towuok kamanade. Koro gima kelo mor en ni gini te nyalo ywayo ji joneno.

Ber mawuok e tijni mokwongo en chiemo ma wuok kuom tijni. Tijni kotim to wayudo chiemo michele ma wanyalo chamo. Michele en chiemo ma kata nyathi ma pok ochako ngeyo chiemo yot mondo ipuonje chiemo kitiyo kod michele moted mayom. Kor mano ber mokwongo mwayudo en ni chiemo chiemo mar michele ni bende ober e gero del kendo en gi madini maber gi del ahinya. Mar aeriyo en ni tijni kitimo to nitie ber mar yuto. Yuto en ni iyudo pesa ma inyalo konyo godo dwachi. Iyudo pesa ma inyalo puonjo gogo nyathi kata kopo ni in gi nyathi mar skul. Iyudo pesa minyalo timo godo achiel ariyo adek moko machando pachi. Kasto ber kendo en ni seche mibiro ka stress kata paro meng'eny mane in go kaka ng'ama miyo kata ng'ama dichuo iyudo ka kidwogo ibiro iriwori gi joweteni iyudo ka stress kata paro no dok chien nikech iyudo ka wiyi odich. Koro en ber miyudo kuom timo tij ni. Kata kamano tijni keti olo lakini kata ki ol to paro mane in godo mang'eny manyalo chapi yudo ka orumo. Mano endo en ber kendo mmaduong ma wayudo e tijni kod riwruok bende.